Ore enkiteng' natoonyo eng'ues enaa olowuaru ashu orng'ojine naa keng'err olchoni lenye neishu irpapit, keidim sii atigila ilooik enaa ilaras enaa ake enkeju ilo orbulabuli loo ng'uesin naatoonyo inkishu.

Euni impoosho, neuni irpaek, neuni kitunguu ninche empeku sapuk nauni tena murua nikitii yiook. Eponikini empuliya, empuliya nainyiang'uni toldukai, inoshi naamiri tooldukai lorkeek, eponikini sii ninye empuliya naijo enoo nkishu, wenoo ntare, nitasapuk naleng' empeku eina unore enena daikin.

Erubata esirkali ena naji ministry of foreign affairs, naitasheiki imbaa olmanyara oltung'anak loo nkwapi napaasha, eret ina iltung'anak oojing'u, oloipang'a Kenya ootijing'utua Kenya, loo nkuapi napaaasha, aa loisikutua, lootimirua larrabali, looyawua enyamali ena kop ang', iloopuonu aing'oru eseriani anaa refugees tena kata.

Ilmuran oojing' olosinko anaa enkiguran itodulo enchipai, Ilmuran losingolio obo. Kake, iedim ake sininje lelikai poror aatijing atishipata tenebo. Eigis ilewa waare aruma keji aruma. Eipid oleng' ning'urari oloturuma olikai, neishindai, neshipai, nekwanii neasi enabae tosirua, toosiruai laijo ilemuratare anake tookulie siruai ake.

Ene tipat ena tentiaraki indim aishoo oltungani metaasa masoesi anaa enkoitoi nalakieki osesen, ninye enkoitoi nabo naidim oltung'ani ataasa. Idim sii iltung'ana ataas anaa tenakata egira aitobirakino meshomoito aatekeshata, tenkuatata naidimayu netii tedukya ninche, ees oltung'ani ena aitamok osesen lenye enkwatata embaisikil pee etumoki ashomo atekeshayu.

Itaarriyian ena aisho entoiwui metayiolo enikunakine emoyian inakerai nisho oldakitari metayiolo eneba ashu enikunono enkiyang'iyang'. Ore ena eesi tesipitali ildakitarini nisho menoto eng'eno naipirta ele tamoyiai enaa inkera ashu likae tamuoyiai ake.